Mogarũrũku marĩa nyonete nĩ gũkorwo indo imwe cia heho nĩcikoragwo ciambatĩrĩte thogora indo ta gum boot nĩũndũ wa mbura rũcicio rũrĩa rũgũkorwo kuo, nĩgũkorwo ciongererekete thogora, na indo ta makara nĩ ũndũ wa andũ guota rĩrĩa kwĩna heho tarĩu twerekeire mweri wa heho nĩigũkorwo cigĩkĩongerereka thogora naa indo ta irio nĩcigũkorwo imwe cikĩongerereka thogora nĩ ũndũ wa indo imwe kũrĩa ciumĩte korwo nĩ kũrĩa macamba-inĩ biũ kũrĩa mbura yuraga barabara ĩgathũka, ũguo andũ a kũrehe mĩrigo ĩyo nĩmongereraga thogora nĩũndũ wa gũkaba betũrũ ĩrĩa mahũthĩrĩte kũu makwamĩte na hinya ũrĩa matũmĩrĩte, ũguo indo imwe nĩcikuongerereka thogora gũtikũgũrwo indo ta ta cia cia rĩrĩa kwĩna urugarĩ citikũgũrwo ta vest citikũgũrwo, na indo ta maburi, gum boot, magoti nĩ cigũkorwo cigĩthiĩ mũno. Ũrĩa ndĩbangĩte nĩgũkorwo ndĩharĩirie na indo ici ngacigũra tene ngeigĩra nĩũndũ thogora ũngĩkahaica ngakorwo ndĩnacio.

Thoko ya nyeni ĩgũkorwo na mogarũrũku maingĩ nĩũndũ mĩthenya ya thigũkũ andũ matiendete indo ici mamenyerete indo ici ta nyeni nĩmaciĩthemaga mũno magakorwo magĩcenjeria magakorwo makĩrĩa indo ta nyama, indo matarĩyaga kaingĩ kaingĩ koguo nyeni nĩigũkorwo igĩthiĩ thĩ kũringana na niĩ. Nĩamu andũ nĩmakoragwo makĩenda kũrĩa irio njega, irio magũkenanĩra na arĩa matatũrainie arĩa matatũraga hamwe ũguo indo ta nyama nĩcio ikoragwo igĩthiĩ mũno, na nyeni ikorwo igĩthiĩ thĩ ũguo mũrĩmi wa nyeni nĩagũkorwo kahinda gaka agĩikara atakuona baida nene ũguo, no ningĩ nĩgũgũkorwo na arĩa makirĩyaga na matagũtigithĩria.

Ũndũ ũrĩa bangĩte kana ũndũ ũrĩa ingĩra mũndũ ebange nĩgũkorwo ona mũndũ ebangĩte na handũ harĩa harĩmagĩrwo, handũ hahinganĩte nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ green house Mũndũ ũyũ nĩekũhota gũkorwo agĩkabana na maũndũ maya marĩera, na ningĩ agakorwo akĩmenya kĩndũ kĩrĩa akorwo ndarĩ na kĩndũ kĩu, ngorwo ndĩna kĩndũ ingĩrĩma gĩkũhota gũtwarana na rĩera na maũgarũrũku ma rĩera, ningĩ ngorwo ngĩtwarana na thoko ũrĩa ĩikarĩte, kĩrĩa andũ marenda mũno ngakorwo nĩkĩo ndĩrekĩrĩra mũno, na kĩrĩa andũ matarenda ngakorwo ngĩgĩthema mũno nĩgetha gwĩthema hathara nĩgetha bainda ĩkorwo noyo ngũkĩona.

Wagĩrĩrĩku wa indo wongerereka nĩgũkoragwo na andũ makĩenda kĩndũ kĩu mũno, magakorwo nĩ kĩndũ gĩkũmataithia kahinda kanene na nĩ kĩndũ gĩakorwo nĩ kĩndũ gĩgĩkinyanĩire nĩgĩgũkorwo gĩkĩendwo nĩmabũrũri mangĩ ma nanja ũguo gũgakorwo kwĩna andũ marenderio ananja na mbia igakorwo cikĩnekete nyingĩ nĩamu kĩndũ gĩkĩ wagũra nĩũkũmenya nĩgĩgũgũtindĩka kahinda kaigana ũna, na nĩgĩkũhota kũruta wĩra ũrĩa ũrendekana kana kĩndũ kĩrĩa ũtrenda gũkorwo ũgĩka nakĩo.

Ũndũ ũmwe wa kĩguni wa kĩndũ gĩakũrĩa hau na hau nĩgũkorwo nĩgĩkũhonokeirie mahinda, ũgakorwo nĩũkũhota gũbanga maũndũ, mũthenya waku wega ũkamenya gĩthaa gĩkĩ nĩngũthiĩ kũrĩa, nakĩrĩa ũrenda gũthiĩ kũrĩa nĩũgũkora gĩtayari, ũguo ndũgũkorwo ũgĩteanga mahinda, ningĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩheaga andũ mawĩra, acio maraharĩria kĩndũ kĩu gĩgakorwo nĩkĩndũ gĩakũmahe mbia na ikonomĩ ĩgathiĩ ĩkũrĩte nĩamu andũ acio nĩmegũkorwo makĩyonera ũboco wao wa omũthenya, na ũndũ ũmwe nĩhakoragwo na ũkũria wa handũ nĩamu harĩa andũ mararĩra nĩhakoragwo na mbiacara ingĩ cigũkorwo cigĩakwo ho, ta mbiacara ya ũthii ta nduthi ũguo nĩgũkora ciĩhakuhĩ nĩũndũ wa kũrehe andũ hau na kũmaruta hau na kũmatwara kũrĩa kũngĩ, gĩgakorwo nĩ kĩndũ kĩngĩkorwo nĩgĩagũkũria handũ, handũ hau hagakorwo nĩhaikarĩte na njĩra yagĩrĩire ya njĩra njega na ũkũria ũgathiĩ nambere hau.

Ũndũ ũyũ nĩũgũtũma maũndũ ma thirikari magekĩka naihenya, mũndũ ategũtinda agĩthia handũ hakũrĩha atinde abangĩte raini, agathiĩ agateanga mũthenya wake hau na akorwo rĩngĩ ndekũhingĩrio maũndũ marĩa arenda, ũndũ ũyũ nĩũgũtũma maũndũ mathiĩ naihenya na mena wũigĩrĩrĩki tondũ hau thirikari-inĩ mbia ciaku itigũkorwo ciũrĩte, maũndũ maku megũkorwo mathiĩte ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩkwo na ũkorwo ũkĩhingĩrio maũndũ maku onaihenya ũtegũte mahinda, ũkorwo ndũgũkorwo ũgĩtũmĩra mbia nyingĩ ta cia kuma haha gũthiĩ nginya obici-inĩ icio cia thirikari, ũndũ ũyũ nĩũgũkorwo ũkĩwĩkĩra haku nyũmba kana oharĩa ũrĩ, ũtegũtinda ũkĩgiĩka gũthiĩ, gũcoka kũrĩa ũrĩtinda nĩgetha ũhingĩrio maũndũ maku.

Mawoni makwa harĩ gũthoma nenda-inĩ nĩgũkorwo rĩngĩ mena mawega mamo, na mena maũru mamo. Ũmwe wa mawega mamo nĩ atĩ mũndũ atĩ arĩona cuguri ciake cia handũ hanene kũnene na thukuru nĩekũhota gũthiĩ nambere nagũthoma, ahote gũthiĩ nambere nagũthoma, ahote gũthoma oharĩa arĩ, ategũtinda akĩgiĩka, na ũru wamo nĩatĩ ndũgũkorwo wĩna, ũkĩnyitanĩra na arĩa angĩ nĩamu arutwo nĩmoranagia ciũria, magataithania akorwo haha ndaranyita agataithio nĩũngĩ, nagũkorwo atĩ noakorwo mwarimũ ũrĩa ũramũthomithia ndekũhota kũrora mũrutwo ũrĩa areka, kana nĩ arathoma erutĩire kana atekwĩrutĩra.

Nĩ ũndũ kũmenyithania mwene yaani amwe nĩ makoragwo na handũ maciandĩkĩte kũringana na ũhoro wacio ta mũthenya wa gũciarwo, thogora ũrĩa angĩenda yendio kana namba, kana enda kũmenyithania mũndũ ndagakorwo akĩhĩngĩcithania yake na ya mũndũ ũngĩ. Ũguo nĩ njĩra ya ta kũmenya kĩndũ gĩaku kũmana na kĩrĩa kĩa ũrĩa ũngĩ.

Kũharĩria irio iria cirongoreirio thoko kwĩna mawega maingĩ nĩamu haha nĩũkuona ma customer maingĩ ũkĩringithania na arĩa mataharĩirie irio ciao, nĩamu ũrĩa ũkwenda kũgũra nĩ egũthiĩ harĩ ũrĩa ũharĩrĩirie nĩ amu ndegũkorwo na wĩra mũingĩ agĩthiĩ, akorwo nĩ irio citarĩ nduge, nĩũgũkora iharĩirio wĩra wake nogũthiĩ kũruga nagũgakorwo nĩkũhonokia mahinda ningĩ noĩkoragwo na mabainda maingĩ kũrĩ mwendia kana agũri aingĩ tondũ andũ matiendete gũkorwo makĩryuta wĩra mũingĩ nĩamu irio ici ciũkaga mũndũ mathaa marĩa auma wĩra nĩ mathaa ma hwainĩ, ndegũkorwo na mahinda maingĩ magũthiĩ gũciharĩria, ũguo haha nokuoya aroya agathiĩ arugĩte agakorwo ndekũruta wĩra mũingĩ, na nĩ ahonokia mahinda make.

Ũndũ ũmwe ũngĩka haha kwerũhia marũa maku nogũthiĩ thimũ-inĩ apu-inĩ kana nenda-inĩ ya thirikari ĩtagwo Ecitizen, hau wathiĩ nĩũkuona hau handũ ha ũthiĩ gwa transport na hau nĩho ũgũthiĩ, na wingĩre akaunti-inĩ yaku, na uge nĩ ũrenda kwerũhia marũa maku, ũrĩhe mbia, kĩndũ ta ngiri ithatũ na bĩbte, hau werũhia nĩũgũkorwo ũkĩheo kahinda karĩa ũgathiĩ kwerũhĩrio kandi yaku, naweka ũguo nĩũgũkorwo ũkĩheo ndĩti, mũthenya ũrĩa ũgũthiĩ ũnengerwo kandi yaku njega, njerũ ĩkũruta wĩra ũtekũgiĩka mũno.

Kũndũ kwa magegania kũrĩa menyete bũrũri-inĩ ũyũ no anga kũrĩa rũgũrũ rwa bũrũri mwena wa west i kũrĩa gwĩtagwo Rift valley kũrĩa gũkoragwo na mũtaro mũnene mũno ũmĩte okũrĩa rũgongo rwa Africa nginya kĩanda. Kũndũ kũu nĩgũkoragwo gwĩ gũthaka mũno, kũndũ kũngĩrorerwo, kũndũ kwĩna tũingĩ, mũrĩma mĩingĩ, kũndũ gũthaka gũtũmaga nginya andũ maume mũrĩmo moke makuone, kũndũ kũu nĩkwega, mũndũ wendaga gũthiĩ kuona maũndũ maingĩ kana gũthiĩ kũhũrwo mbica nĩegũthiĩ kũu na akorwo agĩkĩhingithia maũndũ macio na akorwo agĩkenera makĩria.

Nenda ici nĩcitaithagia mũno, nĩamu nĩũkuoya kahinda kanini mũno gagũkorwo ũgĩkinyĩra mũndũ ũrenda kwaria nake, ũkĩringithania ta tene rĩrĩa marũa matũmĩkaga kwandĩka kana andũ gũkorwo makiuma haha gũthiĩ harĩa he mũndũ ũrĩa ũrenda kwarĩria no nginya angĩoire ngari, kana andĩke marũa arabu ho nĩũgũkorwo ũrĩte mbia nyingĩ ũkĩringithania na ihinda rĩrĩ no kandi ũgwĩkĩra thimũ-inĩ ũhũre kana ũgũre bundles irĩa ũkũhota kwaranĩria na mũndũ na kahinda o kanene ũtegũtinda ũgĩtũmĩra mbia nyingĩ hagakorwo ũhoro ũrĩa ũrenda gũkinyĩria mũndũ ũcio ũngĩ nĩũgũkorwo ũgĩkinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũtegũtinda ũkĩiguo nĩ mũndũ ũngĩ kana marũa macio maku magĩthomwo nĩ mũndũ ũngĩ, kana ũkorwo ũkĩhĩngĩcĩka njĩra-inĩ, ũgakorwo nĩ kĩndũ kĩrahonokia andũ, gĩgatũma andũ manyitane na maiguane okahinda ogothe karĩa mabatarania, akorwo nĩmathaa ma ũtukũ, biũ, noũhũrĩre mũndũ kana ũmũtũmĩre mecĩnji, nĩegũkorwo agĩkinyĩrwo.